Njigaga mbeca cia thendi nini iria heyagwo karimũ-inĩ, na nĩ indeithagia mũno nĩũndũ wa kũiga mbeca, na nĩ ndĩcirutaga o hĩndĩ ciothe mĩeri itandatũ yahetũka. Koguo mbeca icio cia thendi nini ikoragwo ciũteithio mũnene kũrĩniĩ, ici nĩ ciringi ithano, ikũmi, gĩbaũ. O mũthenya o mũthenya nĩngoragwo ngĩciga karimũ-inĩ kau. Na matukũ makĩra mĩeri ĩtatũ nĩnjokaga ngacirora, kũrĩa ngoraga nĩ mbeca nyingĩ. Oho ngacioya ngaciga bengi-inĩ yakwa, na igakorwo ciĩ mbeca cia ũteithio mũnene nĩ harĩniĩ.

Mahĩtia marĩa ma barabara marĩa mathingatagwo nĩ rũhonge rwa NTSA, nĩ mahĩtia ma gũteng'eria ngari, mũno barabara-inĩ ũgakĩria gĩthimi kĩa limits cia kilometre per hour iria wagĩrĩire nĩgũkorwo ũgĩtwarithia ngari. Ihĩtia rĩngĩ nĩ gũtwarithia ngari ũnyuĩte njohi kana ũtũmĩrĩte ndawa ciothe. Ihĩtia rĩa gatatũ, nĩ gũthiĩ ũkĩaragia na thimũ barabara rĩrĩa ũratwarithia ngari. Ihĩtia rĩa kana, nĩ kũrũgamia ngari harĩa ĩtagĩrĩire gukorwo ĩkĩrũgama hatarĩ na citĩnji kana handũ harĩa hatagĩrĩire. Mau nĩmo mahĩtia marĩa maroragwo nĩ NTSA, o hamwe na gũtwarithia ngari ĩtagĩrĩire gũkorwo ĩgĩtwarwo. Ihĩtia rĩngĩ nĩ atĩ, gũtwara ngari ũtarĩ na marũa ma gũtwarithia ngari ĩyo.

Njĩra ĩrĩa ũhũthĩri wa bengĩ ya intaneti ũndeithĩtie niĩ mwene. Na hihi nohe andũ ethĩ ũtaro wa ũhũthĩri wa bengi ya intaneti, nĩ ta maũndũ-inĩ maya; nĩ ĩhotithagia kũiga mbeca itakuuma nyũmba thiĩ nĩgetha njethe bengi, kana njethe agent ya kũiga mbeca. Koguo nĩngoragwo ngĩaga gũteyanga mathaa maingĩ. Ũndũ wakerĩ nĩ atĩ, nĩ harĩ ũgitĩri kũiga mbeca ciakwa na njĩra ya intanet, kana ona kũruta mbeca ciakwa na njĩra ya intaneti. Njira ĩngĩ ĩndeithagia nĩ atĩ, nohote gũkomba ona mbeca, njĩra ĩyo ya intaneti itagũtinda ngĩthiĩ bengi gũkomba mbeca icio.

Njĩra ĩrĩa kũhũthĩra thimũ cia moko kũhũthahũthagia wĩra wa bengi yakwa nĩ; atĩ no hũthĩre thimũ yakwa o handũ harĩa ingĩkorwo ndĩ kũiga mbeca kana kũruta mbeca. Ningĩ no hũthĩre thimũ yakwa gũkomba mbeca kuuma gwĩ bengi yakwa itagũtinda ngiuma na gũthiĩ bengi. Kwoguo ũndu wa mbere nĩ hotaga kũgĩa na security tondũ ndigũtinda ngiuma nyũmba na gũthiĩ bengi. Ũndũ wa kerĩ nĩ hotaga kũiga mbeca na ngaaga gũtũmĩra mathaa maingĩ kwoguo ngaga gũtinda ngĩteaga mathaa rĩrĩa ndĩrathiĩ bengi. Ũndũ wa gatatũ no hote gũkomba mbeca itagũtinda ngĩthiĩ bengi ndĩrĩ o harĩa hothe ndĩ na ngaga gũteaga mathaa.

Notũhonokie mahinda ma kũruga tũkĩhũthĩra ngaci, nĩguo. Maguni marĩa monekanaga marehagwo nĩ ngaci mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ atĩ, ũkĩruga na ngaci, ndĩrutaga ndogo ĩrĩa ĩrehagwo rĩrĩa ũratũmĩra makara, kana ndogo ĩrĩa yumanaga rĩrĩa ũratũmĩra maguta ma tawa. Koguo mĩrimũ ya gĩthũri, nĩ ĩkoragwo ĩnyiha nyihĩkĩte rĩrĩa mũndũ aratũmĩra ngaci. Kaũndũ ga kerĩ, nĩtũmaga mũndũ ahote kũiga mbeca nyingĩ etagũteyaga. Tondũ ngaci ĩkoragwo ĩkiuma mbeca nini ũkĩgerekania na kũgũra mũkebe ũmwe wa makara. Mũkebe ũmwe wa makara ũrĩa ũrugaga ta maita merĩ noũũgũre ciringi igana rĩmwe ũkĩringithania na ngaci harĩ mweri. No ũkorwo ũkĩhũthĩra ngaci ya ngiri ĩmwe, na magana merĩ. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ, ngĩruga na ngaci nĩĩrugaga naihenya ũkĩringithania kũruga na makara, kana kũruga na maguta ma tawa, kana kũruga na ngũũ.

Agũri mahiũranagia na kũrora ngũrani cia thogora gatagatĩ ka nduka cia ndawa itiganĩte kana mĩthemba ĩtigamĩte ya ndawa na njĩra ya kũrora online nduka citiganĩte ũrĩa ndawa cirendio. Koguo nomarore online, makarora ũrĩa ndawa cirendio o nduka o nduka, na magacoka makamenya thogora wa ndawa icio o handũ hothe harũma tondũ nacio nduka nyingĩ thikũ ici nĩ irendia ndawa ciao online, na makaiga mathogora ma ndawa icio online.

Moritũ marĩa andũ aingĩ macemanagia namo makĩhũra thimũ nĩ hamwe na kwaga netiwaki kũrĩa gũtarĩ na netiwaki bũrũrĩ-inĩ. Kaũndũ kangĩ nĩatĩ, thimũ gũthira mwaki, kũrĩa gũtakoragwo na mwaki wa thitima, andũ aingĩ nĩ mathĩnĩkaga mũno, ũngĩkorwo thimũ nĩ ĩrathiranga mwaki naihenya. Kaũndũ kangĩ nĩatĩ, andũ amwe matiũĩ gũtũmĩra thimũ cia kĩrĩu, iria ciĩtagwo touch screen. Na koguo magakorwo magĩtangĩka gũcihũthĩra, kaingĩ na kaingĩ.

Ũngĩruta mbeca irĩa watũmĩrwo kũgerera PayPal; njĩra ya mbere nĩ ũthiaga PayPal ũgacoka ũkaruta mbeca icio ciaku gũtũmĩra njĩra ya gũcitũma kwĩ Mpesa na ũkahota gũciruta. Njĩra ya kerĩ nĩ atĩ no ũrute mbeca icio ciĩ PayPal ũcikie akaunti-inĩ yaku ya Equity na harĩ ndagĩka nini mbeca icio nĩ ikoragwo igũkinyĩrĩire.

Kũhe ciana kanya ga gũthomithia ciana irĩa ingĩ ũkoragwo na moguni maingĩ. Wa mbere ciana rĩrĩa igũthomithania nĩ ikoragwo ikĩnyita kaũndũ kau naihenya. Kaũndũ ga kerĩ nĩ atĩ, rĩrĩa ciana igũthomithania nĩ ciheanaga hinya tondũ o ciothe nĩ cirenda gũkorwo igĩthomithia irĩa ingĩ na kwoguo ĩyo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũcihe wendo wa gũthiĩ na mbere na kwenda gũthoma. Kaũndũ ga gatatũ, ciana itiriganagĩrwo rĩrĩa ironio nĩ ũmwe wao na njĩra ya gũcithomithia. Kwoguo kĩndũ kĩngĩrehwo kĩgerio-inĩ nĩ aririkanaga ũrĩa mwana ũrĩa ũngĩ mathomaga nake amathomithagia. Kaũndũ ga kana, nĩ njĩra njega ya kwĩririkania rĩrĩa ciana cirathomithania tondũ o mũndũ o mũndũ nĩ akoragwo akĩenda gũthiĩ gũthomithia arĩa angĩ na kwoguo akagĩa na wendo wa gĩthomo mũno.

Kũgĩa nĩ na kinyi rĩrĩa ndĩrathoma nĩ gũkoragwo arĩ ũritũ, ndiga, maũndũ marĩa njĩkaga nĩ getha ndigĩrĩre atĩ nĩ ndĩragĩa na kinyi rĩrĩa ndĩrathoma, kwa ihinda iraya nĩ, ũndũ wa mbere, nĩ nyendaga gũthoma rĩrĩa itarĩ na toro, na rĩrĩa gũkirĩte mũno, koguo mathaa marĩa thomaga, nĩ rĩrĩa gwĩkĩroko tene mũno, andũ matanokĩra, kana ũtukũ rĩrĩa andũ makomete, na hĩndĩ ĩyo ngakorwo na ihinda rĩya gũthoma, he handũ hahoreru mũno, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, rĩrĩa ndĩrathoma rĩrĩa itarĩ na toro nĩ hotaga kũnyita ũndũ na ihenya, na ngahota gũkorwo ndĩmũndũ wĩna wendo mũingĩ hĩndĩ ĩyo gũthoma, tondũ nĩ ndĩranyita kĩrĩa ndĩrakorwo ngĩthoma.

Mabengi maingĩ magĩrĩirwo kũheyana ũteithio kwĩ itũra, tondũ nĩ njĩra ĩmwe ya kũheyana, kuumana na kĩrĩa makoretwo makĩona, nĩ takũgũteithia na motungata mao, hihi tagũthomithia ciana, ta kũrehe camp cia andũ arwaru, nĩ njĩra ĩmwe ya kuonia andũ acio a itũũra atĩ, nĩ ĩmoonaga marĩ andũ a bata, nĩgũkorwo magĩtũmĩra services ciao. Nĩ njĩra ĩmwe ya kũheyana kũrĩ arĩa marĩ customer ciao.

Ithandũkũ rĩa matimũ nĩ rĩtũmĩkaga mũno kũrĩ andũ arĩa mendaine gũtũmanĩra message matagũtinda makĩaria. Na kwoguo makahota gũtaranĩria ũrĩa mũndũ araigua harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kwoguo magakorwo makĩandĩkanĩra na njĩra yao ya hitho na kwaranĩria na gũkinyanĩrĩria ndũmĩrĩri ciao cia wendo. Ũndũ ũngĩ, gũtũmĩra ithandũkũ rĩa matimũ gũtibataraga mũndũ akorwo agĩtũmĩra mbeca nyingĩ kwandĩka message icio, kwoguo nĩ kũmahonokagĩria mbeca nyingĩ mũno na kwoguo ĩkoneka ĩĩ njĩra njega na kwaranĩria na kũmenyana. Gasi ya kũruga nĩ ĩhũthĩkaga kũruga mĩciĩ-inĩ ona ningĩ kũruga hoteri-inĩ nyingĩ.

Mathĩna marĩa njemanagia namo rĩrĩa ndĩrageria kũiga mbeca akaũnti-inĩ yakwa ya M-pesa nĩ; ũndũ wa mbere, nothiĩ gĩcigo gĩtarĩ na M-pesa agent aingĩ, kana thiĩ kwĩ M-Pesa agent ĩrĩa ĩtarĩ na mbeca mũigana wa iria ndĩrenda, kana ngakora matuka-inĩ ma M-pesa agent maita maingĩ mahingĩtwo. Koguo ngaremwo nĩ kũiga mbeca.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo ũrĩmĩri ũrĩmi wa mboco, na ũrutagwo nĩ andũ, makahanda na icembe, kana na theci, kana na banga, magacoka mboco cia kũra, makarĩmĩra, marĩmagĩra na njĩra ya kũrĩmĩra na banga maita marĩa maingĩ, koguo ũyũ wĩtagwo ũrĩmi wa mboco.

Ũrĩmi ũyũ wĩtagwo ũrĩmi wa mahiũ, na mahiũ maya metagwo thenge, naguo ũrĩmi ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno, na ũrĩmi ũrehaga mbeca cia naihenya, tondũ rĩrĩa mahiũ maya mũndũ egũkorwo akĩmaiga, nĩ acokaga akanyita akendia mbeca nyingĩ mũno, na nĩ ũrĩmi ũtarĩ mathĩna maingĩ mũno ũkĩũruta, tondũ waikara harĩ mwaka ũmwe noũrute maita maingĩ mũno, na wendie thenge nyingĩ mũno cia nyama nokorwo ũkĩona mbeca nyingĩ mũno.

Kũiga TV rũthingo-inĩ gũkoragwo na ũguni mũnene tondũ rĩrĩa ĩĩ rũthingo-inĩ TV yaku ndĩngĩkua ũkĩringithania na rĩrĩa TV ũmĩigĩrĩire handũ. Ũndũ ũngĩ, TV rĩrĩa ĩĩ rũthingo-inĩ nĩ hinya mũno mũkora kũmĩiya tondũ no nginya arĩmĩohorania. Itemi rĩrĩa mũturi akoragwo narĩo harĩ kũrũgamia indo ico kũrũgamia TV rũthingo-inĩ nĩ atĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ atigĩrĩre TV ĩyo nĩ yanyita wega rũthingo ũrĩa ĩtangĩgwa kana kũngaũka hĩndĩ yothe. Ningĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmĩiga handũ harĩa o mũndũ wothe angĩhota kwĩrorera aikarĩte thĩ.

Mbica ĩno ĩronania andũ marĩ mũgũnda-inĩ wa kahũwa, hihi mokĩte kuona ũrĩa ũrĩmi wa kahũwa ũrathi na mbere, na nĩ kũronekana kwĩna kahũwa kega, karĩmĩirwo wega, na gagacoka gagakorwo nĩ keruhĩte wega mũno.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhũrĩtwo mbica nĩ njũgũ na nĩ ironanio cigĩthurwo. Umenyereri wa njũgũ nĩ atĩ nĩ ciendaga kũhuhwo cigacoka cikaanĩkĩrwo riũa cikoma wega. Cigacoka cigekĩrwo ikũnia-inĩ kana cigekĩrwo ndoo-inĩ ĩrĩa nyũmũ. Cigacoka cikaigwo handũ hega hatarĩ na ũgunyu, handũ hega homũ.

Mũthako wa Basketball nĩ ũteithĩtie arutwo na andũ othe. Ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũndũ ũyũ wa gũthaka Basketball ũhoteke nĩ atĩ mũthako ũyũ nĩ ũkoragwo macukuru-inĩ maingĩ. Na kwoguo ũgakorwo na andũ aingĩ ta arutwo marenda kũũthaka. Ningĩ mũthako ũyũ nĩ ũkoragwo ũigĩtwo Estate nyingĩ kwoguo andũ aingĩ magakorwo makĩhota kũũthaka nginya ma Estate na njĩra nene. Ningĩ mũthako ũyũ nĩ ũkoragwo ũigĩirwo tornament nyingĩ harĩa andũ macemanagia na makahota gũthiĩ macindano maguo. Na kwoguo ũkahota kũgucĩrĩria andũ aingĩ na njĩra nene mũno.

A, mũthondeki wa nduthi, athukũmaga mbeca nyingĩ mũno, kũringana na harĩa arĩ. Na mũthondeki wa nduthi, angĩhũthĩra mbeca ciake wega na njĩra ya kũiga. No aige M-pesa-inĩ yake, kana no aige bengi-inĩ yake, na koguo agakorwo etagũtũmĩra mbeca ciake ũru, na agakorwo na kĩgĩna kĩrĩa araiga omũthenya omũthenya etagũtĩrĩria.

Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma ũkorwo ũrĩ ũgwati kũrũnga mathĩna ma thitima na njĩra ya gwĩthondekera tũtekũhũthĩra ataramu a maũndũ maya, nĩ atĩ, thitima nĩkoragwo ĩ njũru mũno, ũngĩhutia ũtoĩ ũtarĩ mũtaramu wayo, tondũ no ona kũraga nĩ yũragaga ihenya, kana no ĩkũringe ũga ũgacoka ũkagĩa na ngurario njoru mũno mũno, ningĩ thitima ũtarĩ mũtaramu wacio, no ũci, no ũthiĩ gwĩthondekera nogatũma kũgĩe na mwaki mũnene mũno ũrĩa ũngĩcongerera gũcina indo ciaku, kana ona kũraga andũ aingĩ mũno gĩcigo-inĩ kĩmwe.

Nĩ njĩtĩkĩtie atĩ kũrĩha na Mpesa nĩ kwa ũgitĩri gũkĩra kũrĩha na mbeca. Ũndũ wa mbere, ndũgũbatara gũtinda ũgĩkua na mbeca, kwoguo ndũngĩcemania na andũ makũiye mbeca kana ũcite. Ũndũ wa kerĩ, mwendia ũrĩa ũrarĩha na Mpesa ndakoragwo na mbeca baribari, tondũ mbeca ciothe irathiĩ thimũ-inĩ yake. Na kwoguo nĩ ũgitĩri mũnene harĩ we, tondũ gũtirĩ mĩkora ĩngiuma na kũu yũke ĩiye mbeca irĩa ciĩ thimũ-inĩ, tondũ itikoragwo cii baribari, cikoragwo ciĩ thimũ-inĩ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ũgitĩri mũnene, tondũ ndũgũtinda ũgĩeterera cĩĩnji tondũ ũtũmaga mbeca kũringana na kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũgũra kana kũrĩha.

Andũ nĩ moyagĩrĩra maũndũ ma kũbanga ũciari na njĩra cia ũciari-inĩ na njĩra ĩyũkĩtie mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ũndũ wa mbere nĩ mathiaga thibitarĩ na clinic cia kũbanga ũciari magathomithio maũndũ megiĩ kũbanga ũciari. Tondũ kũbanga ũciari nĩ gũteithagia maũndũ-inĩ maingĩ mũno ta kũbanga bamĩrĩ yaku. Ũkahota kũgĩa na bamĩrĩ ĩrĩa ũngĩhota kũrera, ciana irĩa ũngĩhota kũrera. Na kwoguo rĩrĩa magũthiĩ clinic ici nĩ mataragĩrio na magathomithio ũhoro wa gũtũmĩra ndawa kana cindano kana contraceptives ta irĩa ciũĩkaine ta gwĩkĩra coil, na nĩgetha makahota kũbanga ciana ũrĩa magũcigĩa na magũcirera na magũcithomithia matarĩ na mathĩna maingĩ. Kwoguo andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ makoragwo moete njĩra ĩno ya kũbanga ũciari na ũritũ mũnene na makoya arĩ ũndũ mwega gũthiĩ gũthoma...

Nĩ ndĩ ndate mbeca na njĩra ya ũici wa mbeca cia thimũ na rĩrĩa ciorire nĩ ndahotire kũhũrĩra customer care ya Safaricom na nĩ mandeithirie kuona mbeca icio ciakwa kwa ihinda rĩa mathaa matandatũ. Nĩ ndacokeirio mbeca icio ciakwa rĩrĩa ndamahũrĩire thimũ na kũmera atĩ nĩ ndatũmĩte mbeca ũũru hĩndĩ ĩrĩa ndahotaga kũrĩha kĩndũ, na ũrĩa ndatũmĩire agĩkorwo atarĩ we, nao magĩcoka kũnjokeria mbeca icio matagũikara mũno.

Ũguni ũrĩa biacara nini ta ya kwendia matumbĩ ĩrehagĩra mũingĩ wa andũ nĩ atĩ; biacara ĩyo ndĩbataraga mbeca nyingĩ mũno kũmĩhingũra na ndĩbataranagia marũa maingĩ mũno ma kuuma thirikari rĩrĩa ũramĩendia, ũramĩhingũra. Ningĩ biacara ĩno nĩ ĩtũmaga andũ aingĩ makorwo makĩandĩkwo mawĩra, nĩgetha mamĩrute na kwoguo ĩgakorwo ĩkĩandĩkithia andũ aingĩ, ĩgacoka ĩkarehe mbeca cia naihenya, na ndĩbataraga kũhingũrwo na mbeca nyingĩ mũno.

Kaingĩ ndũmagĩra andũ a famĩlĩ mbeca na njĩra ya gũtũmíra M-Pesa kũmatũmĩra tondũ aingĩ ao nĩ makoragwo na thimũ cia Safaricom na magakorwo na njĩra ya gũtũmĩrwo mbeca na M-Pesa. Na tondũ nyingĩ nĩ kũrĩ nduka nyingĩ cia kũrutĩra yaani nĩ kũrĩ Agent nyingĩ hakuhĩ nao harĩa mangĩrutĩra mbeca icio kuuma thimũ-inĩ ciao.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mahiũ wa ng'ondu. Ingĩruta mũndũ ũrĩmi ũyũ wa ng'ondu na gũtwara mũndũ na gũtwara mũndũ mũciĩ-inĩ kũrĩa ingĩkorwo ndĩciigĩte. Ndĩmonie ũrĩa ciakagĩrwo, njoke ndĩmonie irio irĩa ng'ondu ici cirĩaga na mũno mũno nĩ njĩra ya gũcithondekera nyeki njega. Na ngamuonia ũrĩa ndĩcirekagĩrĩria wega cikahota kũrĩa nyeki ĩyo.

Ndĩna ciringi mĩrongo ĩtatũ, ingĩcihũthĩra kũgũra matunda, no thiĩ ndĩ ngũre matunda ta maembe, kana macungwa, kana marigũ, na hote kũinũkĩria ciana cirie, o hamwe tũrĩanĩre nacio.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno, ndĩrona ũrĩmi wa mĩtĩ ĩrĩa ĩtagwo palm trees, ĩhandĩtwo kwa ũingĩ, nĩ mũrĩmi wa mĩtĩ ĩno ya palm, palm tree.

Nĩ kũrĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ ũngĩkorwo ũhũthĩrĩte daiper cia ciana tondũ ciana icio nĩ ihotaga gũkoma wega ũtukũ tondũ itigũtinda igĩũkĩra nĩ kũheherwo. Ningĩ ũngĩcioha daiper ta rĩrĩa kwĩ ũtukũ nĩ wega tondũ itigũtinda cigĩũkĩra na kwoguo ikanyitwo nĩ homa rĩrĩa ũraciruta kĩndũ ta nappy handũ ha daiper. Ũndũ ũngĩ, ciana nĩ cikomaga wega itakũhĩa tondũ rĩrĩa iratũmĩra indo ta nappy handũ ha gũtũmĩra daiper nĩ ikoragwo ikĩhĩa mũno.

Thirikari ni yacenjirie mbeca cia Kenya. Ũndũ ũrĩa warĩ mũritũ harĩ niĩ hĩndĩ ĩyo ya kũgarũra mbeca nĩ atĩ, nĩ ndarĩ nja wa bũrũri na nĩ ndarĩ na mbeca icio ndaigĩte. Kwoguo no mũhaka ingĩetire mũndũ ũngĩ athiĩ acirute na ahote gũthiĩ gũcigarũra citanahĩtũkia mahinda marĩa maheanĩtwo nĩ thirikari. Nigetha gũcigarũra itigakorwo cii cia kũũrĩra.

Nĩ njũĩ kũhũthĩra thimũ ya smart phone ĩĩ. Moritũ marĩa magũmagĩra ũhũthĩri wa thimũ cia smart phone ngĩringithania na thimũ cia ũndũire nĩ atĩ, andũ aingĩ akũrũ matiũĩ gũcitũmĩra. Thimũ ici cia smart phone tondũ aingĩ amwe matiũĩ gũthoma na kwoguo makagũmĩrwo nĩ thĩna mũnene rĩrĩa maracitũmĩra. Ũndũ ũngĩ, thimũ cia smart phone nĩ cithirangaga mwaki na njĩra nene mũno na kwoguo ũngĩkorwo wĩ handũ hatarĩ mwaki mũno nĩ ũthĩnĩkaga ũkĩringithania na thimũ ya kĩ ũndũire tondũ ndĩthiraga mwaki ũkĩringithania na thimũ ya smart phone.

Moguni marĩa ciana cikoragwo namo nĩ kũrerwo thĩinĩ wa Kristo nĩ atĩ nĩ ihotaga kũmenya maathani marĩa ikũmi, na igethema gũkorwo igĩka maũru maingĩ. Ningĩ nĩ ihotaga kũmenya kũhoya, cikamenya gwathĩka nĩ igai, cigacoka cikamenya wĩhia nĩ ũũru na ikamenya rĩrĩa wehia ni woinanga maathani ma Ngai, na igacoka gũkorwo ciina wĩtigĩri wa Ngai thĩinĩ wacio rĩrĩa nginya irakũra.